Gikmakelo mor maneno kae en ni olemoni osechiek kendo machiegni ibiro kaye mondo omi otere pacho kendo lose alafu ichame nikech osebedo machiegni kata kodhi be inyalo yud kuome kanyo.